Nitiere nyithindo mangény manotieko sikund secondary kendo negikadho penj gi maber. To nyithindogi ae ute ma ok nyal, to gidwaro ni mondo gidhi gisom e mbalariany, mondo ginyalo, mondo bangé gikony joodgi. Ema omiyo gidwaro konyruok kae. Mondo sirkal omi gi pesa ma ginyalo somo go ma bangé ginyalo biro konyo go joodgi. Ngény gi oluonggi e mbalariany, to okginyal yudo pesa matero gi kanyo. Ema omiyo gitemo kwayo sirkal maduong' mondo okonygi gi pesa ma ginyalo dhi go mbele gi sombgi.

Kae en chiro. Kendo jouso mopogore opogore nitiere kae Jonyiepo be nitiere. Nitiere dichwo mauso longe. Kendo nitiere wuoyi mochung' e nyime, kendo otingó long' achiel ma ouso. Otemo ngíyo marome mondo onyiew. E bathe kanyo be nitiere ngáto mauso ice. Kaka nenore, chieng' rieny ahinya. Kendo ngáto dwaro gima nyalo kweyo kweyo ne liet. Nyako moro be nenore ka nyiewo lewni kor achich. Kendo otingó gimoro e lwete. Otemo wuoyo gi jauso no. Dukni bende nitiere kanyo. Ma ji nyalo nyiewo gik moko kuomgi kanyo. Kata ngáto nyalo dhi keto pesa kata golo pesa. Moko be nenore ka otingó kalatas e lwetgi. Chalni gisenyipo koro gidok dala, kata chal ni koka gidonjo e chiro kanyo.

Bang' tieko sekondari, ne hika mar kawo kipande ne oromo kendo minwa nomiya pesa mondo aidhgo gari adhi Huduma Centre mantiere buore Kisumu. Kane achopo ne ayudo jok makonya kendo ne gimor koda ahinya ba ginyisa kaka onego atim. Ne achulo pesa moko ma onego otim nago loso kipande kendo ne gikawo lweta bang'e ne onyisa ni onego ariti ndalo abiriyo. Kapok ayudo duoko kuom gi adog adoga mondo ginyisa gima nyalo bedo ni ok otimore maber. Kanyo ne aa ka amor ahinya kaka ne gikonya.

Kae en benki. Kendo nitiere joma opogore opogore. Nenore ka jomoko obet e kom, rito mondo seche gi kochopo mondo okonygi. Kendo nenore ni nitiere jok moko ma obet e kom, ma tiye benki kanyo. Gikonyo jokma obiro kanyo. Kendo gin gi computer e mbele gi. Kuma gingíyo godo nying ngáto, kata kaka ngátno osebedo ka chudo kata ka golo pesa e benki kanyo. Jok moko chalni obiro yawo account to jokmoko be obiro golo pesa. Moko be obiro keto pesa. To jok ma obet e kom ma nigi mesa e mbele go kanyo ema konyo gi. Nikech gin ema gisomo gigo maber, kendo gingéyo tijgi maber.

Nitiere dichwo ma uso e duka kae. Kendo miyo moro nenore kokelone gik ma moko mangény monego omed e dukane. Gin te gimor, kendo gibuonjo. Tijni miyo jalni, mondo oyud pesa ma onyalo konyo go jo odgi, kata joode. Ngáto be nyalo uso ba pesa ma oyudo okonyo go nyithinde mondo odhi sikul maber. Jokma odak e alwora kanyo, be nyalo olo ngátni gi gimoro ma bangé gibiro chulo. Be giyudo chiemo kanyo ma piyo kendo machiegni kodgi. Nengo be nenore ni ber. Kendo ngátni uso gik mangénya ahinya. Kaka mikate, tong', chak, nyaka ngano be ouso.

Dakteche tietho. Kendo ka githiedho ngáto ba owinjo maber, ba ochango, ichulo gi pesa. Kendo dwe ka dwe ichulo gi misara, ma ginyalo konoyore godo. Jatwo bende ka odhi e osiptal, chulo pesa mag thieth. Kaka pesa mar kitanda, pesa mar nyiewo yiethe, pesa mar chulo dakteche, kendo gi pesa mar mar chiemo ma gichamo kanyo. Tijni ber kendo, jo, ngát ma otelo e osiptal kae nyalo bet ni yudo pesa, kendo loso pesa maber ahinya. Jotije be nitiere ma ondiki, ma malwoko kwond nindo mek jotwo gi. Kendo moko bende ondiki maluoko lewni mek jotwo. Kendo giside ma jotwo oninde.